Mokwongo karango kanyo mano aneno ka gin jogo matimo mar mondo mi gilos gigo ma irwako e lwedo kata ka gi dho ngere waluongo ni bracelets. To maber kawanono tijno iyudo ka jogo maloso gi kata mine maloso gi iyudo ka giloso mar mondo mi jo wasunge kata jogo ma a loka kata jogo ma welo kobiro to ginyalo nyiew to girwako. Yani gineno kaka koro wan wadak e Kenya ka. Yani okelo jogo madok loka kagibiro lomowa to ndalo ma gidok loka gibedo gi gigo kaginyalo parogodo kaka wan jo Kenya wadak. Gima gi dho ngere waluongo ni culture. To ka wanono tijno maber wang'eyo maber ni en tich ma kata en ohala madwaro lony. To wang'e maber ni o onge yuto maber. Kata jogo matime joma mine matime wang'e maber ni yuto mag yudo kanyo ok ng'eny ahinya.

Ka wang'iyo kanyo waneno maber ka jogo mani kar kanyo kitemo mar mondo mi gi go picha kata pur ma dhi mbele kanyo mokwongo kawarango gigo mopidh kanyo waneno kamano en omuogo. To gino madhi mbele kanyo wanyalo wacho ni jogo go picha mar mondo mi gitim gino ma waluongo gi dho ngere ni research kata mar mondo mi gimed ng'eyo mang'eny mondo mi pur mar gi odhi malo kata gimed lony magin godo e pur mar omuogo. To mokuongo gino manyalo nyiso ng'ato kata kaka onego apuonj ng'ato kaka onyalo timo tijno, mokwongo nyaka obed gi gino miluongo ni simo. To mar mondo omi obed gi simo, simo dhano ma sani kila ng'ato ong'eyo kila ng'ato nigi lony e simo motiiyogodo. Kata ok ochuno nyaka obed gi simo moro ma beche ng'eny ahinya. Nyako bed gi simo. Simo moro amora ma onyalo goyo godo picha. Kendo obed gi lony madwarore.